Ũguni ũrĩa mũnene mũno wa kũgũra nguo, nĩ atĩ nĩ hinya mũno nguo citware mũndũ hathara, nĩtondũ, ũndũ wambere, nguo nĩcioyaga ihinda inene mũno cingĩgakinya atĩ nĩciatuĩka ciagũthũka. Ũndũ ũngĩ wa kerĩ, mĩkuĩre ya nguo kuma handũ hamwe nginya harĩa hangĩ, nĩ mĩhũthũ, ĩkĩringithanio na mĩkuĩre ya indo ingĩ cia mbiacara, kuma handũ hamwe nginya harĩa hangĩ. Ũndũ ũngĩ ũrĩa mũnene mũno, nguo ciĩkĩragwo omũthenya, kwoguo mbiacara ya nguo, nĩ hinya mũno mũndũ gũthiĩ hathara.

Ũguni wa kũgũra indo thĩinĩ wa nduka-inĩ, ũkĩringithiania na kũgũra indo thĩiniĩ wa thoko-inĩ nĩ atĩ, indo iria ciendagio thĩinĩ wa nduka-inĩ nĩ ikoragwo ciĩtĩkĩrĩtio kwendio thĩiniĩ wa bũrũri witũ nĩ ũndũ wa wagĩrĩru wacio. Tondũ ũngĩrora nyingĩ cia cio ikoragwo ciĩ na mũhũri wa rũhonge rũrĩa rwĩtĩkagĩria nindo ici kwendio thĩinĩ wa bũrũri witũ. Ona ningĩ nĩ ũkoraga ciothe nĩ ikoragwo ciandĩkĩtwo tarĩki ya gũthũka, ũkĩringithania na indo iria ikoragwo thĩiniĩ wa thoko-inĩ, iria nyingĩ citakoragwo na tarĩki ya gũthũka, na nyingĩ cia cio ĩgakorwo ĩtarĩ na mũhũri ũyũ wa gũciĩtĩkĩria ciendio thĩiniĩ wa bũrũri witũ.